Gini ni kod nengo nikech omiyo dhano nyieo chiemo. Omiyo jodak ma aluora nyieo leuni kendo girwakore e yo makare. Omiyo jodak mag aluora nyalodhi e osiptal eyoo mayot okmigi pek ginyalomiyo jodak mag aluora nyalo wuotho kagidhi kuma gidwaro kata kagidhi kamoramora ma ginyalodhie nikech gini miyo gibedo gi paro maber. Miyo okgibed ka gisiko giparore ni gionge pesa. Koro ka gini nitie to miyogi mor kabisa.